Eh ore bae eh atua aji amu eh naa kisidai oleng amu, metum ninye kuna tokitin naijo eh inguesi parasites arashu, kuna nguesi nanya naa eh crops arashu intapuka inonok . Neaku ore endaa eh atua aji naa, keetae oshi eh masao sidan eh arashu ekisapuare sidai oleng eh te siai endaa eh atua aji amu, metum imoyiaritin oleng , metum eh metum inguesi ah nemetum si kuna tokitin kuna kukunik nanya indaikin. Enaa irnyanya sanisana amu ijo ninje epiki atua inkajijik etoki nijo eh legumes kelo nepiki intokitin indaikin pookin enaa vegetative arashu kuna ndaiki eh horticulture pookin atua ena eh nkajijik naa kisaidia oleng. Neaku eh ina esidano sapuk naata endaa tenepiki atua eh atua aji .

Ore mpuka ekienyeji ore eninko teniyier naa ingas aingoru entoki naijo irnyanya ningoru kitunkuu ningoru eilata ,amu ore oshi nanyor nanu oleng naa kuna niajo terere arashu akeyie kienyeji kuna naijo managu. Ore ninche pee iyier aitobiraki ningoru entoki naijo irnyanya ,ningoru kitunkuu ningoru eilata ningoru emoti, nipik taa eilata emoti nipik siininye kitunkuu indipa taa atudungudungo Nena kienyeji ino ashu misheveve nidungudungu amu kejing oleng paa itumoki naa atudungudungo ,ore pee idung entoki naijo misheveve omanagu nintushul ,nitumoki naa atapejo teilata otornyanya niyer aitobiraki ,ore pee eku irnyanya okitunkuu nibukoki naa ina kienyeji ino, ore pee ibukoki ina kienyeji, naa kepuku endaa sidai oleng. Tiniyata naaji entoki naijo matejo nkiri naa ingas ake aiterunyie pee itumoki atubukoki kienyeji .

Eh ore etoki naasitae tene wueji na etoki naaji weeding ah ore taa weeding naa aibooyo etoki naajo weeding neaku, ena kardasi e plastic egirae aitumia peetumokini naa aiboi naa tokitin naijo weeds . Ore taa weeds naa noshi tapuka nabulu tewueji nemeyiouni . Neaku ore pigirae teneyieu nipik ena toki ena plastic keidim aisaidia pee mitoki abulu amu kibooki enkop peemitoki na aishitanare intapuka inonok te siai naijo naa ene bolea arashu eh ekolong pee mitoki aibooki intapuka inonok teniyieu nias ena bae naa ekisaidia oleng amu , ekilepunye naaji kuna ntapuka inonok arashu endaa ino aitobiraki oleng , nemeitoki naa atum eh masindano te siaii eh epiroo enkop . Neaku eh ore ele puya otipikaki enkop naa ninye oisaidia nena tokitin pee mitoki abulu. Neaku ina esidano enye oleng naa ninye tenadol ena bae naa ninye, adamu ajo eh kegirae naa, aibooyo esiai onena tapuka nemeyiouni enaa nena kujit nabulu nemeyiouni nebulu tene wueji, peetumoki naa crops.

Ore ena na entoki naitiship oleng tesiaia enatoki entoki naasishore lotorok na entoki naji pollination na kisho na kisaidia na kitubulu endaa ino ninye esiai embulunoto oleng ashu mazao kumok oleng tenuata lotorok le tolchamba lino na kisaidia naa atum pollination na kesieki aisho amu engamu olotoroki ntokitin enkitok tenewueji nelo apik enetii olee ore petii nolee nenapi apik enetiu enkitok nisho ilo Shani aya ntokitin sidan tenemeeta ilo otoroki neaku ore entoki naitiship olrng tesiai olotoroki na kitasieki esiai eramatare ontapuka inonok amu tenelo atum ntokitin enkitok ayaki olee nitasieku naa aitubulu aitau naa fruits ashu endaa aitasieku endaa nitum mazao sidan neaku ninye nagira aitiship oleng tentoki naasita eleeotoroki tene neaku entoki naji pollination easita

Ore enkoitoi naaji sapuk nikiindim aitumiyia pee kiponaa esiai endaa tolosho lang, naaore entoki edukuya naaji nadolita nanu naa pee lingas aitayu enkisuma tiatua ilaramatak amu teningor doi ilaramatak lang neton eitu etum enkisuma esiai eramatare ,kwansa enesiai eropata eunore, amu ore laramatak lang ore entoki nayiolo ninche oleng naa eramatare oonkishu ashu eramatare oontare, eramatare oonkineji .Neeku tenikitumoki naaji ashom atangamu enkisuma, ilaramatak lang esiai olchampai, naa inakata naa etum siininche ashom ailepunyie esiai enkiremore tenkop. Ore enkae toki nikiindim ataas naa esiai naa ,amu teningor kwapi ang oleng naa keidry oleng naa ore naaji ntokiting naidim aisaidia naa pee etumokini aitayu ntokiting naijo boreholes amu tenetumi naa ninche naaji naisaidia laramatak ,ashu ilchampai naa fertile peyie indim naaji ailepunyie fertility enkop olchampa lino. Nishori naaji embolea ashu nelikini eniko pee eitobir entoki naijo embolea inonok tiang ena organ naa Nena tokiting nanu adolita naidim aisaidia laramatak.

Ore sajata najii naa ninye naati enkaji naa entoki naijio irpaek arashu kitunguu arashu matejo entoki naijio mboshok entoki naijio irnganya naa kalotu naaji aierunye esiai orpaek ore irpaek naa kelelek amu entobir ake olchamba naa nejia eikunono esiai oo mboshok entobir olchamba nipik mbolea niun ore naa enilotu esiai naijio nipik sininye mbuka arashu nkapishi arashu entoki naijio sukuma naa ore nanu entoki naunito naa irpaek oo mboshok amu megol eunoto enye nemeyieu sii ntokitin kumok oleng ena irkeek nemeeta sii ng'uesi naanya oleng nintapash entoki naijio eyekenyi naaa kesidanu oleng ore esiai naunito sii entoki naijio irnganya amu keisaidia ore esaa namataa laitumia nanu naa kamir naa naa ata sininye esiai oo nkitunguni naa nejia ake eikunono eng'as apik nursery ore pee edip atipika nursery nitransplant Aya olchamba neeku Nena nanu ajo

Ore entoki nalotu ndamunot ainei na kadolita ajo emoyian ena natijinga ino kitau entoki najo milddew najing naa eleshani ojo manko ore ena moyian na kinyal eramatare ele shani oji mango ashu ormaembe amu kisumbua ormaembei ninyal amu mesieki atoyu esidia netum entoki naji virus enamoyian n ore peyau na kisumbua eramatare elwshani na kisaidia kitumia entoki naijo organic na ninche limikisumbua tenasiai eramatare amu ore kulo ojo chemicals na kelo ake nejing olchani neaku idim aitumia aitumia entoki naijo organics amu ninche naidim araarai enamoyian neaku ninye nanu adolita tenadol enatoki neaku ninye nalotu ndamunot ainei tanadol ena neaku pintapash ena ormaembei lino neaku

Ore enkinosata endaa kelo ore tolari na ore teniun irpaek neoku baada olapaitin okuni ambana onguan kitegemea anaa kaa peku atuuno kelo niun tolapa leonguan nalo anya tolapa leile ashi olapa leaisiet ee neaku ore ore enijobaingur naa ore nanu na kajo ayaa nkatitin uni ashu onguan tolari ee enatoki najo irnyanya atan itu alo osokoni neaku ninye nanu nkaititin naidim ainasa kuna dakin amu teniun entoki naijo irpaek ashu irnyanya na kebulu ninche nidim naa oltungani atekesu tolapatieni are ashu uni ninche oshi nanu anya uni arashu onguan endaa tolchamba lai arashu.

Ee ore eninko pisum oltungani enasia na ore enatoki na keji suckering ee tolchamba nidumu nipik atua irmukebeni am kelek eoshoto ntokitin naijo irkiek empikata enkare petumoki atubulu nebukokini enterit petumoki kuna kiek ainoto olojo ruts ashu lolo petumoki ainoto ndana petumoki atubulu orw nai enaiko paisim ltunganak oo latudungu naa olchani obo nikintau o sucker adung akeyie aitau enatoki naikunono nejia ore abori ine niakikisha ajo intau entoki naji forty five degrees petumoki naa lolo taai peaku kesidai inewueji

Ore ena siai naa entoki najo mulching. Ore mulching elo apik oltung'ani ntokitin abori ele chani, pee etumoki naa atubulu, peibooyo intokitin naa naijo weeds, arashu intokitin naabulu, peibooyo naa pemetum ena kuna tapuka inono endaa. Neaku ore oshi esidano ena siai najo mulching naa tadua kuna kujit naa kegira ninche aitobir empolea ele shani anaa namanita ele shani, neigil sii ore tenipik kuna kujit ene neibooyo enkare pee mesioki aimin te entonata ele chani. Neaku keata sidano kumok oleng' ena siai naji mulching , neisul toolkekk leton aa kutitik pee etumoki naa atubulu te esidano , nemeitoki naa aiminie enkare asioki, nemeitoki naa kulie keek abulu teine wueji aishinda naa tesiai empolea natii atua enkop arashu te esiai enkolong', neaku ninye easitai tene.

Ore enkonosata en'daa naa kelimu naa nai standard e maisha amu tongoitoi kumok amu ore naa en'daa teniaku naa keinositai oleng' naa keitodolu naa ajo kumok naa iltung'ana teina murua ore paa kuti enkinosata en'daa tayiolo naa ajo kuti iltung'ana teina murua niaku eeh..tesiai en'daa naa nena tokiting in'dim atayiolo ning'ur siiyie eneba en'daa nagirai aitau tolchambai ashu taa tenaa ilchambai niaku niyiolou naa...engumoi ooltunganak. Nena tokiting in'dim aing'ura piitumoki naa aingura ajo standard e maisha , niaku ore te siai e standard e maisha naa nena ntokiting naidim nanu atejo naa naipirta naa esiai e standard e maisha niaku ninye in'dim aimeshayie ajo inji etiu woo inji